Ngaci ya maithori nĩ ĩrutaga ndogo njũru na ndũrũ mũno. No ĩrehe thĩna wa maitho, thĩna wa gĩthũri ta kũhaya na rimunia, thĩna wa ngoro, na ningĩ nĩ njũru, tondũ nĩ ĩribũkaga na no ĩtũme mũndũ agurario ciĩga cia mwĩrĩ nĩ mũribũko ũcio. Ningĩ ndogo ĩno nĩ njũru rĩera-inĩ, tondũ ndogo ĩno nĩ yambataga na ĩgathũkia rĩera, na maaĩ ma mbura magakorwo mena acid nyingĩ.